Kĩndũ gĩkĩ, gĩgĩtũmagĩrwo gũkĩigĩrĩra indo rĩrĩa wagĩthambia kũrĩa nyũmba-inĩ. Nyũmba-inĩ cia andũ arĩa anini nĩcio cigĩkoragwo na kĩndũ gĩkĩ mũno, arĩa makĩrĩ makorĩjinĩ. Nakĩo kĩndũ gĩkĩ, gĩgĩthondekagĩrwo o makambuninĩ marĩa magĩkoragwo magĩthondeka indo cia prastĩki. Nao magagĩcoka magagĩcitwara kũrĩa gũgĩkoragwo na nduka cia marĩ marĩ. Nĩgetha ituĩke cia gũgĩkinyĩra arĩa maragĩcibatara, matao-ninĩ, icagi-nĩ, kana ona kũrĩ arĩa angĩ maragĩbatara gũkorwo magĩcigũra. Nĩ gĩkoragwo gĩ kĩndũ kĩega, nigũkorwo wagĩthambia indo, mũndũ nĩagĩgĩcigaga hau. Nacio cigagĩgĩkorwo igĩkĩniara maĩ marĩa wagĩthambia namo

Mũithikiri nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩgĩtũmĩka kũndũ kũingĩ. Nakĩo nĩ kĩndũ gĩgĩbataraga rĩrĩa ũragigĩtwara rita rĩa mbere ũgagĩkorwo ũgĩkĩnyitĩrĩrwo, kana gũkĩrutwo nĩ mũndũ wana kĩũtwara. Nĩ gũkorwo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩa magũrũ merĩ, naguo mũithikiri ũkĩrĩ wa magũrũ merĩ, gũkĩgũa nĩ raithi. Na nonginagia ũkĩambe ũgĩthomithia gwa kahinda, nĩ getha ũkĩhote gũkorwo ũgĩetha kũĩigananĩria hau igũrũ waguo wikarĩire, ũtagũkĩgwa. Naguo mũithikiri ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩthiĩ na thibindi na nĩ ũgibataraga ũgakionio kũrĩa mbureki ikĩrĩ na kurĩa matanga makĩrĩ. Nĩ getha kũngĩ gĩtuĩka maũndũ nĩ makĩhĩtana ũgakĩhota gũkĩrũgama ndũgagĩkorwo ũgĩkĩgũthwo.

Ũhoro ũyũ wa gĩkoragwo ũkĩrĩ njarĩrĩria ya ũrĩa ũgũgĩthurwo gũkorwo agĩgĩtuĩka mũtongoria wa bũrũri. Nao andũ aya magĩkoragwo magĩkĩũria ciũria nĩ getha makĩiguĩke nũũ ũkĩrĩ na kĩoneki kĩega kĩa maũndũ ma bũrũri ũyũ. Nao andũ arĩa marakĩmahe kura mũndũ agakiigua macokio macio. Agakĩmenya agaikĩria kura yake ũũ niu getha atuĩke wa gũtongoria bũrũri ũyũ wa Kenya arĩ ta we mũtongoria. Nao andũ aya nĩ magĩcokagia ciũria icio na ũgĩ, nĩ gũkorwo ciũria icio nĩmagĩkĩũragio kũringana na ũrĩa mũndũ agĩgĩka hau kabere, nĩ gũkorwo aingĩ ao managĩkorwo thirikari-inĩ.

Ũtwarithia wa ngari nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega naguo ngari nĩ ĩragĩtũmĩka mũno na mũndũ nĩ arabatara gũkorwo agĩgĩthomithia ũhoro wa gũgĩtwara ngari ta ici. Nayo ngari ta ĩno no mũhaka ũgĩkorwo ũkĩharĩirie na ũgakĩmenya atĩ nĩ kũrĩ kĩbara, nĩ kũrĩ kĩndũ ta maguta, nĩ kũrĩ kĩndũ ta kĩraci, ũgũgĩkorwo atĩ ngari rĩu nĩigĩũkĩte hũthũ mũno harĩ gũtwarithia, na rĩu mũndũ agĩbataraga ũgagĩthĩ thukuru, nĩgetha ũgakĩonio gũgĩtwara ngari ta ĩno. No kũngĩgĩkorwo ũgũkĩrutwo nĩ mũndũ mũciĩ kana ũgũkĩrutwo nĩ mũndũ ũwĩ mũndũ nĩagĩbataraga rĩrĩa ũragĩkĩra ngiya, ũgagĩkinya kĩracĩ thĩiniĩ na warĩkia gũkinyũkia kĩracĩ ngiya ĩgagĩkorwo nĩyakĩingĩra, namo maguta ũgagĩkinya o kahora, nĩgetha ngari ĩyo ĩgĩtuĩke ya gũthiĩ mbere kana ya gũthiĩ thutha, no ũgagĩkorwo ũgĩkĩgata na kĩbara, nĩgetha ngari ĩyo ĩgĩthiĩ na kũrĩa ũrakĩenda.

Mathandũkũ maya magĩkoragwo magĩkĩigwo indo cia mũndũ iria cigĩtũmaga cia mũndũ binafsi iria egũgĩkorwo agĩtũmĩra harĩ ũhoro wa gwĩthakaria. Kana rĩngĩ na rĩngĩ ona nĩ makĩigagwo indo iria nini nini iragĩtũmĩrwo kũu nyumba-inĩ, na magakĩigwo nginya indo ta nguo. Ithandũkũ rĩrĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩrĩgĩtwo wardrobe na nĩ ragĩkorwo rĩgĩakwo manyumba-inĩ maingĩ. Nĩ gũkorwo nĩ rĩkoragwo rĩkĩrehe mĩhuthĩrĩre mĩega kana mĩbangĩre mĩega ya nguo kana indo iria tũgĩtũmagĩra nyumba-inĩ, iria cigĩkoragwo cirĩ cia mũndũ we kĩũmbe ta maguta kana indo iria cikĩhakagwo nĩ getha mũndũ agĩkorwo akĩnunga wega.

Ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩnogora mwĩrĩ wake, nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ gũgĩtuĩkaga atĩ rĩrĩa ũgwĩka mĩnyonyo ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩteithia mwĩrĩ waku mũno nĩũndũ wa kweheria cells kana ciĩga cia mwĩrĩ iria igĩkoretwo igĩkũrĩte, ĩgagĩkorwo ĩgĩcieheria na ĩgathondeka ingĩ njerũ, nĩgetha mwĩrĩ waku ũgakĩhota kũruta wĩra ũrĩa ugĩbataire. Nĩguo gũgĩtuĩkaga mĩnyonyo ta ĩno nĩ ĩgĩteithagia mũno nĩkweheria maũndũ nginya ta ũritũ mwĩrĩ-inĩ, na ĩgagĩteithia harĩ kũrigĩrĩria nginya mĩrimũ ta ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya maũndũ ma mĩikarĩre nĩ tayo pressure , mĩrimũ ya cukari kana ona cancer.

Indo imwe nĩ ĩgĩkoragwo igĩtũmĩrwo rĩngĩ gũkorwo cikĩrora wagĩrĩru wa indo iria igĩkoragwo igĩgiakwo nĩ andu arĩa magĩthomeire maũndũ ma engineering. Nacio indo ta ici nĩigĩkoragwo igĩkioneka kũria marabu-inĩ marĩa magĩkoragwo atĩ nĩkuo indo icio igĩthiaga kũgererio, kana indo iria cĩagiakwo cĩ ta manyũmba kana ta mabarabara nĩ ikĩrĩ indo njega. Nacio indo icio nĩigĩkoragwo ithimi cia cio iria igĩthimagwo nacio na nĩcio macini, na macini ici mũndũ agĩbataraga ũgagĩthiĩ thukuru, ũgagĩthiĩ gũkĩrutwo ũrĩa ikĩhũthagĩrwo, kana kambuni irĩa ĩgĩthondekaga macini imwe ta ici, nĩĩgĩukaga gũgĩbundithia arĩa marĩa magũkorwo magĩcihũthĩra, ũria magũkorwo makĩonaga ndari icio nĩgetha matuike akũamũra.

Andu nĩ magĩkoragwo na mbiacara mwanya mwanya mbiacara iria nini. Mbiacara icio igagĩkorwo itukanĩtio maũndũ maingĩ, wahota gũkĩona nduka ĩgĩtukanĩtio na indo nginya ta M-Pesa nayo ĩgagĩkorwo nduka ĩyo ĩrakĩendia indo ta sparepart cia nduthi .kana cia ngari. Na cio nduka ici nini nĩ igĩkoragwo igĩ bangĩtwo wega, nĩ getha kĩndũ gĩgĩtuĩke gĩagũkioneka oharĩa gĩkĩrĩ. Na igĩkoragwo igĩbangĩtwo wega ni getha mũndũ agagĩtuĩka wa gũkĩgucĩrĩrio nĩnduka ta ĩno na kĩrĩa arakĩenda gũkĩgura agakĩonera o haraihu nĩ getha agathiĩ agakĩgũra kĩndũ kĩu nduka-inĩ icio.

Macini iria cigĩkoragwo ciagũkĩruta bengi ciagũkĩruta mbeca mabengi-inĩ nĩ igĩkoragwo irĩ njega nacio mũndũ agĩthiaga na kandi yake. wathiĩ na kandi ũgagĩikia harĩa hagĩkoragwo hagĩgĩakia hena ũtheri wa gũkuonia atĩ nĩho kandi ĩgũkĩingĩra, na wagĩikia ũgagĩcoka ĩgagĩkuonia kĩndũ gĩcicio-inĩ ũgagĩkĩra mbeca iria ũgũkienda gũkĩruta hau gĩcicio-inĩ kĩu. Na wakĩrĩkia gũgĩkĩra ũgagĩcoka ũkahihinya namba yaku ya thiri ĩrĩa ĩgĩkoragwo we mwenyewe nĩ we ũmĩũĩ. Na angĩgĩkorũo atĩ mbeca icio ũkĩrĩ nacio bengi mũigana ũcio wekĩra hau gicicio-inĩ kĩu nĩ igĩcokaga igakiumĩra hau thĩ na ũgakĩoya mbeca ciaku ũgagĩthiĩ gũgĩtũmĩra kana ũgeka ũrĩa ũgũkienda.

Andũ aya magũkĩoneka marĩ a mũhĩrĩga wa Sumarĩ kana mũhĩrĩga ũgĩkoretwo ũrĩkũrĩa wa Ithĩramu. Nao magagĩkorwo macurĩtie mahũa ngingo-inĩ, magakĩoneka ta igongona rĩkĩrĩ handũ. Nao magagĩikara makĩrorete ta andũ magũgĩkorwo magĩkĩhũrwo mbica. Sumarĩ ũyũ kana andũ aya nĩ andũ magĩkoragwo makĩrĩ ega na magongona mao magagikorwo makĩrĩ andũ agũkĩgemia mũno. Nao nĩ magĩkoragwo magĩtĩĩte athuri, arĩa magĩkoragwo nĩo magĩtongoragia ndũrĩrĩ imwe ta ici. Na nĩ ũndũ wa ũguo athuri ta acio rĩrĩa magĩthiĩ magongaona-inĩ ta maya nĩ makĩheagwo gĩtĩo mũno, na ũgakĩona athuri magĩikaire thĩ. Nao arĩa atheotheũku kana aninanini magakorwo atĩ no makĩrugamire.

Ũhoro wa mabengĩ kana gwa kũiga mbia kana gwa gũkĩrutĩra mbia nĩ ũgĩkoragwo wĩna tabarĩra mwanya mwanya, nacio nĩigĩkoragwo ĩ mabengĩ ma mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga o bengi-inĩ ĩyo yaku ĩmwe. Nĩgũkĩrĩ ĩria cigĩtagwo savings account na ĩrĩa cigĩtagwo fixed deposit account. Nacio mabengĩ ta maya nĩ ĩria ũgĩkoraga atĩ o nginyagĩa o gĩcunjĩ gĩcunjĩ kĩa mbeca burani o mwerĩ o mweri no mũhaka ũgĩkorwo ũgĩtwara thĩiniĩ wa account ya mũthemba ũrĩa ũkĩhingũrĩte. Nayo account ta ĩyo nĩyo ĩtagwo fixed deposit account. No kũngĩgĩkorwo nĩ savings account ĩyo ũrĩgĩikagia mbeca ciaku o kahĩnda o kahĩnda ĩrĩa ĩrĩgĩkorwo ĩgĩcĩbwo kũu gwa kahinda karĩa we mwenyewe ũgũkorwo ũkiugĩte.

Andũ a mũhĩrĩga ũyũ magĩkoragwo makĩrĩ andũ a cumarĩ nao nĩo magĩkĩraga nguo ta ici rĩrĩa magũgĩkorwo magĩgĩthiĩ kũndũ ta mũthigiti-inĩ kana ihoero rĩao kũrĩa magĩthiaga gũkĩhoya. Ningĩ nguo ici no magĩciĩkĩraga mũno rĩrĩa marakĩenda gũthiĩ magongonainĩ mao marĩa matĩganĩte, magongonainĩ mao ta ũhiki kana ona ũndũ ũngĩ ota ũcio. Andũ aya makĩrĩ andũ ega na nĩmatũhete uthii wa nambere mũno, na rĩrĩa magĩthiĩ magongonainĩ mao, nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na itĩo njega mũno na magagĩkorwo makĩruta irio igĩkoragwo ciĩ nyingĩ muno.

Ũhoro wa mĩtambo ya thimũ nĩikĩrehete maũndũ maingĩ mũno na ũmwe wa mo nĩtakũrehe ũtungata wa gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca kana ũgĩtũma mbeca kũndũ mwanya mwanya kana kũrĩ andũ mwanya mwanya kana gũkĩrĩha motungata mwanya mwanya na thimũ yaku ya guoko, nagũo ũtungata ta ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩgĩbatara ũgĩkorwo na mbeca ta icio thimũ-inĩ na ũgĩkorwo na thimũ ĩrĩjĩcĩtĩtwo na raini ĩrĩa cikĩrĩkwo bũrũri-inĩ ĩrĩa cikoragwo cikĩheana motungata ta maya ma mbeca.

Thirikari ya Kenya nĩ ĩkĩrehete ũtungata harĩ mũingĩ na njĩra ya hakuhĩ mũno irĩa ĩkĩrehete kĩrĩa ĩgĩtaga E-Citizen. Kĩrĩa mũingĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩbatara ũgĩkorwo ũgĩkĩra namba yaku ya gĩbandĩ na ũgagĩkorwo ũkĩingĩrĩte ũtungata-inĩ ta ũyũ. Nĩ getha gũkĩhota kũrĩha maũtungata mwanya mwanya ma thirikari kana kũamũkira motungata macio okũu ng'enda-inĩ ũtarĩ na gũgĩtinda ũkĩgiĩka na maũndũ maingĩ. Ũhoro ũyũ nĩ ũkĩhuthĩtie wĩra mũno na ũkeheria mĩhihinyano obici-inĩ nyingĩ cia mũingĩ iria ciakoragwo tene cigĩgĩkorwo cigĩthio nĩ andũ aingĩ mũno.

Mataũnĩ mwanya mwanya, nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na mĩhianĩre yamo, na kaingĩ mataũni maya nĩ magĩkoragwo na indó iria ikĩmamenyithanagia nimo ma, ta taũni ta ya Mombatha nĩ ĩgĩkoragwo ĩthondeketwo na indo ikĩhana mũhiano wa njogu, nĩgetha atĩ rĩrĩa wagĩciona ũgakorwo ũkĩmenya atĩ, taũni ĩno nĩ ya Mombatha. Taũni ici nĩ igĩkoragwo irĩ thaka, kũringana na mĩako ĩrĩa ĩgĩakĩtwo kũũ, na wagĩciĩrorera ũrĩ haraihu, igakĩoneka igemete oro ũũ wega, taũni ici nĩ ikĩrĩ maũndũ maingĩ magĩthiaga na mbere mũno, nĩ gũkorwo nĩcio igĩkoragwo inyitĩrĩire bũrũri, harĩ mwenainĩ wa ũkũria wa mbiacara, niamu mbiacara nyingĩ ikoragwo igĩgĩthiĩ na mbere o gũkũ mataũni-inĩ maya.

Macukuru-inĩ maitũ kana kũrĩa andũ maragĩikara marĩ andũ aingĩ nĩ gũgĩthondekagwo itanda cia gũkĩiganĩrĩra nĩgetha andũ nao magagĩkorwo magĩgĩkoma itanda-inĩ ta ũcio nĩ gũgĩkorwo atĩ kũgĩgĩkwo gĩtanda kĩrĩa gĩathĩ gĩathĩ ciaya gũkorwo gũtagũkĩiganĩra andũ ta acio nĩ itanda ici gĩgĩakagwo nigetha atĩ magagĩkorwo atĩ nyũmba ĩyo nĩ ĩgũgĩtũmĩka gũkomwo nĩ andũ aingĩ. Maũndũ ta maya nĩ magĩkoragwo marĩ maingĩ macukuru-inĩ kana kũrĩa mathukuru-inĩ ma njeci kana ma arutwo. Arĩa angĩ ningĩ mũndũ no akiendaga gũkĩhurũka itanda-inĩ ta ici rĩrĩa akĩrĩkia mathomo make kana rĩrĩa agĩikarĩte nĩgetha agagĩkorwo agĩthomera hau oro kahora oro kahora atagũgĩkorwo agĩkĩigua arĩ mũnogu nĩgũgĩikara thĩ.

Wona maũndũ ta maya mũndũ agĩkoragwo agĩkĩona ũhoro ũrĩa ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere mataũni-inĩ maitũ na makĩria ya mothe, ngari iria cigĩkoragwo irĩ cia ũhoro wa gũgĩkua mũingĩ ni cio cigĩtagwo nithani. Ngari ici nĩigĩgĩkoragwo ikĩrĩ na mũkorori wa yerũ harĩa njohero-inĩ nĩ getha igĩgĩkorwo igĩkũrĩkana atĩ nĩ ngari ciagũgĩkua mũingĩ. Ngari ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ ngari njega nĩ gũkorwo andũ aingĩ bũrũri-inĩ witũ matikĩrĩ ngari ciao na magĩtũmagĩra ngari ta ici rĩrĩa magũgĩthii kũndũ mataũni-inĩ.